Mae tich masebedo katimo chakre e tin na nyaka sani aduong'. Asebedo kapuro kuonde mopogore opogore ,edala, e sikunde kuonde ma wasome ka wapidho gik mopogore opogore kaka alode, oduma . Magi gin chiemo ma watiyogo engimawa ma pile. Edala asebet kapidho gik mopogore opogore kaka yien, kendo e sikul an japuonjre mara agriculture kata somo mong'ere kaka pur kod ohala. Asebedo ka atime chakre higa mokalo nyaka sani. Wasebedo ka wapidho gik mopogore opogore e sikul koni kaka rabolo, alode ma wanyalo uso ni jomoko to watiyogo nyaka eudiwa.

Pichani nyiso chenro mag tudruok kod puonj eyor lony manyasani ka bende nenore ni sirkand kaunti mar Uasin Gishu osekao ting mar puonjo jopiny somo mag digital mondo jowadwa onge kaka nyalo tiyo gi teknolojia. Mokuongo opuonio bende chenro mopogore opogore mag sirkal mayudre e yor lony manyasani Mar ariyo puonj kod loso sigana makonyo jowada e keto chike maber sama gitiyo gi teknolojia